Ore entoki naidim neyau esiai oltalii enkopang ashu olosho lai naa ntokitin naijo kuna : esiai , ngwesin entim ,ore tenkop nikitii keetae ingwesin entim anaa irngatunyo , imunyi, ilaroi ,ilcharkukin, nkoiliin , iloitikoishi tenebo oltarakweti .Ore sidii aitoki kekiata sidii orkwak lang naa ore torkwak nepuo anaa enkishopo anaa venye oshi nikinchop , enoshi nikintapaash irkarash , venye naa naen irkulikae orkarasha obo naa nelo aikunari nejia ,venye nikien ilalema ovenye ajo naa sinanu pilo ayiolou nikinchop kuna kanyinyira ang .Etae siidii enkabila enkop , ore tenakop nikitii keetae ildonyio , neetae ireyiata ,inaiposha , neetae sidii aitoki enkirowuaj enkop, kirowua enakop nikitii , naa ore oshi inkwapi enaa lelo watalii nai, kelelek eponu apuo aingor enkirowuaj enkop nikitii.

Ore temurua aang kuna nkoitoi nikidim aitodol lolookishin enyorata kelo kanisa abaki neyaki endaa nkilani onkulie tokitin nemeta aantokitin esukul okulie tokitin ake keboitareki si pemeitoki adamu ajo kai apa eshomo ntoiwuo enye peepuo esirit abaki yani apuo kulo tunganak pa orisiore kunatoiwuo abaki neyaki ntokitin pooki pedol anaa eshomo apa ntoiwuo enye peepuo lolo oboitare nona kera okishin neyaki entoki naba ana enaidim ninche ayaki peyakini iltururu temurua ashu aa eretoto peyie ereti lolo okishin

Ore my Kenya, netii katikati olosho le Kenya. neeta ninye my Kenya imowuarak naara, uni. ore emowuo naara uni, ore emowuo naado aisul naa keji mpatiany. neeta mitai nkeek imiet oip ontomoni naudo o naaduo, tenkadori. Ore emasuju, neji nelion, neeta mitai nkeek imiet, oip, ontomoni isiet, oisiet. Ore ene uni naa keji lenana. neeta mitai nkeek imiet, omitai naaduo, ontomoni isiet oimiet. namba are olosho le kenya, oldoinyio le Kenya, tenkadori toloshon lolkila orok, aa ore olalang ilo, naa keji Kilimanjaro, netii ninye olosho lenkop naji Tanzania. ore irag neya ninye, area sapuk oleng. amu keya nkauntini onguan. Ore kaunti edukuya naa keji.

Ore uhuru park, natii nairobi kaunti, ashu aa nairobi, city naa enoonkera oltunganak sapukin. Kainyioo pee ajito ijimore iltunganak sapukin nepuo ninche aayengiyenha etasishote naji terishata naado etii isiatin. nepuo aayengiyenha. Nepuo sii doi aipungusa stress enye. Ore kulo tunganak kutitik aa nkera, nepuo ine wueji aashipa. amu ore ine wueji ketii ntokitin kutitik, naashipareki, nepuo nkiwanchani, naarieki empira. ninepu Kuna baisikilini naareyi. niniepu ena kiti meli nareyi anaa enkare, amu inepu ketii sii ninye enkare ine wueji. naa megol sii dei ejingata wine wueji. Ore ine, ore entoki nayieuni naa enkipande ake toltungani sapuk. ore enkerai kiti naa keyieuni neboita ww ntoiwuo enye. Ashu oltungani oboitarr sapuk, pee mepuoi ake atum nkutiti tokitin naijo emeishaa.